Chamo chiemo maler kendo moted maber en gino makare ne ngimawa, nikech wabiro gengo' tuoche kachiel kod masiche mag ich manyalo yudowa kawachamo chiemogo ma ok oted maber, kendo chieng mokuongo manatedo chiemoni ne ok en tich mayot, kaluwore kod kaka ne nalose kachiel kod gigo milosegodo, mende ji mange'ny ok ohero chiemoni nikech kaluwore gi kaka ilose kod gigo milosegodo, ilose gi ombich mag ich mag thiang' kachiel kod remo, mae nge'ny ji miyo ok gidwachame nikech bende gineno ni samoro olose gi chiemono mosekethore kata olose e yo mok ler ahinya

Onge' gino maber kaka bedo kod anyuola kaa chiel kod osiepe mawanyalo riwogo paro kendo nyalo konyowa sechego ma wan e chandruok kata mawan kod gino machando chunywa, bende aneno e tiponi kanitiere jogo machalo kaka maniere riwruok moro moling kendo giwinj gigo ma ipuonjogi kata magidwa mondo gilosi, kendo gin gi buge ma gidwa mondo gindikie gigo magiwach, eka bange' gibiro paro godo, bende en gimaber ka iketo ranyisi moro kaseche ma uwuoyo mondo mi unge' kata ipargo chieng moro gigo mane utimo chien ka un kanyakla.

Riwruok e paro kata puonjruok en gino man kod ohala nikech uduto ubiro yudo konyruok. Ka ipuonjo ng'ato kaka onyalo timo gimoro kata kaka onyalo bet e ngimane ma kiny, en gino maber kendo okelo ohala ne jalno ma ipuonjo. Bende e tiponi, ka idwa puonjo ng'ato kaka onyalo pidho rabolo, en gino maber, to kata kamano inyalo puonje kaluwore gi kama odake. Samoro odak kanyo maonge gi pi to rabolo en gino mohero pi kata madwaro pi mang'eny. Onego bed ni ikone kuondego monegobed nopidhe kaachiel kod kit rabolono monego bed nopidho. Bende onyalo pidhe kaluwore kod gima odwatimo. Kapo ni en mar ohala, obiro pidhe e puodho maduong'. To ka en mana ma ochamo, obiro pidho mana matin nikech ka opidho mang'eny, onge kama obiro tere to obiro mana kethore.

Tije ng'eny kendo ji ohero tijego man kod nyadhi, kata manyalo chulogi pesa mang'eny ahinya. Gima ok ging'eyo en ni, tij puodho en tijno maber nikech onge jalno machuni mondo omi ipur kata bende onge ng'amondiki omiyo inyalo time kaka idwaro. Inyalo puro puodho matin kata inyalo puro maduong'. Mae luwore gi kaka idwa mondo itime. Bende olemo manie tiponi en olemo mamit ahinya kata obedo ni ok oyudre kamoro amora. An e alwora mara, olemoni ipidhe. To kata kamano, ipidhe e yorno mar pur matin nikech onge jalno manyalo rite maber nikech gigo ma odwaro, odwa gikmang'eny kaka yath migoyone mondo odong ka en kod ngima maber. Bende onge jalno manyalo yudo kothe e yo mayot ahinya omiyo ipure mana matin ma ng'ato nyalo chamo e ot.

Nge'ny ji ochayo tije matindo tindo, kendo ginenogi ka gigo manono, kata kamano kae ipitho giri moro matin , ok ibichalo gi jalno ma ok opithe chutho, kendo e tiponi anyalo puonjo ngat'o kaka onyalo pitho e yo matin kaluwore kod chunye nikech samoro ipuonjo nga'to to gino onge' e pache, kendo abiro penje ka oyangore ahinya ekamondo mi anyise kaka onyalo timo, obiro nyiewo kasuku matin kata mana ogunia moro matin to ohole lowo kachiel kod manyiwa aeto okete rabonde kata alode kata mana maua moro maber aeto oholone pi pile kapile mondo mi odok

Ng'eny ji ohero gigo mabeyo ahinya. Kata kamano ok ginyal chopo lembgi gi duto. Omiyo samoro ji dhi kuonde mopogore opogore mondo mi giyud neno gigi. Kae en kar yweyo moro ma olos maber. Kendo nigi rameny ka achiel kod kom gi mesa ma ng'ato nyalo yweyoe. Bende opidh gigo mang'eny mopogore opogore machalo kaka olemo, maua ka achiel kod alode. Opidhgi e yo mondisore ahinya. Kendo opidhgi gi gigo manyasani mony'iew kod pesa. Ma nyiso ni jomoko nikod nyalo kachiel kod lony ging'eyo e yore mag gigo mabeyo. To bende ginyalo chopo lembgi. Emomiyo olosgi gi kae.

Ahero gigo maneno mabeyo, kendo ahero weche ma thi kod ndisruok omiyo mae chunaga samoro mi awuoth ka thi mabor mondo mi ane gigo mopogore opogore, e aluora mara ahero ahinya nikech nitiere ga kuonde mipithe maua mopogore opogore, gigi moraga ahinya nikech samoro anyalo ponogi to alosogo gimo majaber to auso, bende opithgiga e yo mondisore ahinya kitiyokodyo manyasani kaka ogunia kata e chupa moro ma inyalo kawogi bende iketgi kata e ot kendo samoro bende iyudo ka opthgi e puotho obetgi kendo olosgi maler ahinya.

Ngima ma sani dwaro jalno ma ochanore. Kendo maparo kawuono ka achiel kod kiny. Nikech ka itieko kawuono to kiny ok ing'eyo ka ibiro yudo kata biro tamore. Omiyo ka in kod kamoro minyalo kanoe giri moro matin to en gima ber moloyo. Omiyo jogo mosewuok oko kaka jo SACCO gin jogo mabeyo ahinya nikech gibiro konyi e nyiew gigo ma nyalo tami ka in kendi. Bende gibiro konyi kata mana e gedo ka ok inyaal yudo kaka inyalo gero ot. Mae nyiso ni gin jogo malong'o kendo mabeyo ka ikeno kodgi nikech gibiro konyi e yore mopogore opogore. Ibiro kata yudo pesa mang'eny kata obedo ni tije mitiyo gin tije matindo.

Jalno mamanyo ok ol nikech kachunywa ool to ok wabi yudo. Omiyo onego wadhi nyime ka wayudo kata ka otamore. Kwecho ok en gima rach nikech samoro iongego adiera. Gimarach en ni samoro joma wakwayo tuonowa kata ka waneno. Mae kelo lit e chunywa kendo miyo samoro chunywa tur. Samoro inyalo wuok mondo omi ihol pesa ma idwa timogo ohala kata pur to inyisi ni irit mondi kata inyisi ni mana ka in kod puodho maduong' eka inyalo holi. Mae miyo chuny ji mang'eny tur kendo ol ahinya omiyo ok ber ka wakoso nikech jogo ma wakwayo ok gin kod adiera kodwa.

Tich en tich, obed michulie kata ma ok chuli, bende tich maber en tijno mitiyo ka in emachunyi oyangoni, kendo kitimo tich machalo kod manie tiponi, ibiro yudo ohala mange'ny ahinya, nikech inyalo pitho gikmoko ariyo e yath achiel mae miyo igolo chiemo mangeny kaka olemo, bende gilosore e yo machuok, ok gi kau ndalo mangeny ahinya mondo mi eka igolgi, bende mae konyi e pi nikech okibiolo ne yien mange'ny to mana achiel kende mano ma ipithi kaeto iriwo gi nyawadgi.

E ndalogo machon, ji netiyo kaluwore kod koso somo kaachiel kod lony makende mane ginyalo timogodo gikmoko. Mae ne miyo gitiyo ahinya kendo gi ol nikech ne gionge kod lony kata tiegruok machalo kod masani. Bende e tiponi nyisowa lony manyasani maluwore kod somo kaachiel kod gigo ma ji ong'eyo kaluwore kod weche somo. Bende mae nyisowa ni somo en gino malong'o kendo maber ahinya omiyo ng'eny ji onego som kendo yud tiegruok ma ginyalo timogo gikmoko e yo manyasani kopogore gi kinde machon.

Chiemo en gino ma thano ok onego bed ni koso, nikech mae kaiongego ibirochako kwecho kendo nge'ny ji biro neni kaka nga'tno maonge kata rieko kachiel kod paro malongo' e pache, bende gibiro kawi matin ahinya, omiyo samoro ber ka watimo gino kata obedo ni otin to oloyo jalno ma okotimo, bende e tiponi gino ma miya mor en rabuon mopithi e yo mayot to owuok madongo kendo maler, okete e ndowo moro matin to eketone pi kachiel kod manyiwa to oloso chiemo ma ji nyalo chamo, kendo okete e yorno ma ka ok ingi paro to ikinyal lose.

Ji duto modak e piny ka, mor ka gineno ka gingima, kendo kata jonyuol bende gimor mana ka nyithindgi nikod ngi'ma makare, omiyo kawapitho yien kachiel kod gigo manyalo reso ngi'mawa en gimakare ahinya, e tiponi wan kod ogaka ma en yath maber ma inyalo mathe kendo onyalo konyi sechego ma itwo, bende pith ma opithegodo en pith maler ma kata ka itiyokode kaka yath onyalo konyi, bende oketne kasukego monyiew kod pesa manyalo moro chunyi kata sechego ma okitwo bende pod inyalo nyiewe mondo ikete e ot kata e aluora mari mondo isik ka inene, kata jogo mobiro limi mondo one kaka aluora mari en gimaler

Bedo e achiel en gino maber ahinya, nikech ibiro yudo konyruok sechego ma in kod chandruok, bende inyalo yudo pesa moro matin ma inyalo konyorigo sechego ma idwatimo gimoro to pod okiyudo pesa, county mara en kama ber ahinya nikech iolo ji pesago matin mondo mi gichak godo ohala, bende en gimaber nikech sama iole gibiro kwayi monando idwoke kod pesa moro mana matin ok moloyo manegimiyi, bende ok giteri matek eka mondo miyi chule, ginyalo miyi seche ;kata hinga mondo mi ichule, mae miyo nge'nyji nigi mor kendo miyo ji chir mar timo ahala kata bedo e achiel.

Osiepe kata bedo kanyakla en gino maber ahinya. Kendo mae biro konyowa e paro kachiel kod ng'eyo gigo ma ok wang'eyo. Ka wan kanyakla, wabiro puonjore gigo mopogore opogore. Kendo ka in ja kanyo mar SACCO, en gima ber nikech ibiro ng'eri kendo ka ikoso gimoro ginyalo wuok mondo gikonyi e ka mondo kik ineni giweyi kendi. Kendo osiep maber en osiep makonyi sama imoko kata sa ma iyudo chandruok. Bende ber ka wamanyo osiepe kata wede ma wabet go machiegni. Nikech mae biro konyowa seche go ma wan kod rem kata seche go ma wan kod mor.

Kaluwore kod oganda manie piny ka, wan kod dinde mopogore kaachiel kod kabinde bende mopogore. En gima ber kata ka wan jogo mopogore to ber ka wabiro e achiel kata waherore waduto. Kendo kae wayudo jogo ma jo waislam kobiro kamoro achiel kaachiel kod dinde mamoko. Gini kelo mor nikech nyiso hera magin godo kaachiel kod kit osiep ma gin godo kod jogo ma ok gin jodindegi. Kendo girwakore maber kendo gineno maler ahinya. Gichalo jogo man gi telo kaachiel kod nyadhi,

Rito alworawa en gima ber, kendo mae konyo e neno ni ok wayudo tuoche mikelo kod chilo kaachiel kod gigo manyalo hinyo dendwa ka ong'adowa. Bende tiponi nyisowa jalno ma owuok mondo opidh yien e alwora. Mae nyisoni ohero gigo mabeyo, kendo maneno maler, kendo mae biro miyo lowo omakre ma kata ka koth ochwe to pi ok bi ywayo lowo ma dhio godo. Kendo oriti maber ma ineno ka ogolo nyaka olemo nikech nyiso ni oolone pi to oketone nyaka manyiwa.

Bedo kod paro kata nge'yo mar loso gimoro en gino maber ahinya nikech biro konyi kachiel kod jogo manie e aluora mari, to ok mano kende nyalo konyo nyaka jogo manie pinje maoko, mae en kambi moro maloso wuoche, kendo oloso gigo mabeyo ahinya ma samoro inyalo neno ni gin gik matin to gikonyo maber ahinya, kendo wuoche konyo e tielo okinyal chuoi kod kutho ka irwako wuoche bende okinyal bende okinyal wang' kod lot ka in kod gimoro e tiendi mogengi', kendo biro e achiel bende konyo e paro kachiel kod kelo nge'yo kuom gigo ma jomidak godo kata ma ingodo machiegni kia.

Bedo kama nitie arita kwe en gino maber ahinya kendo miyo ng'eny ji dak ka nigi mor kendo kendo gionge luoro moro amora. Mae en rameny moro ma oket e ot kata e kambi kata mana e alwora mondo omi onyis gigo matimore. Bende ng'ato nyalo kete e tije mondo onego kaka ji tiyone, kata ka ng'ato timo gino mopogore kod gimo omiye mondo otim. Bende inyalo kete e ot mondo omi oketni arita kwe gotieno, kaachiel kod ritoni giki mantiere e odi e sechego ma in mabor, kata kapo ni indiko jatich e ot to mondo omenyni ka okwali kata otimo gigo mowinjore mondo omi otim ka en e odi.

Chiemo wachamo mondo omi okony dendwa. Kata kamano nitiere jogo mok tede e yo mowinjore kendo. Kendo samoro iyudo ka ng'ato chwako chiemo monego bedni ibulo, kata obulo chiemo monego bedni ichwako mondo ochieg maber. Mae nyalo keto ngimawa e yo matek kendo wanyalo yudo tuo. Kae waneno sufuria moro kichwako e kendo, kendo sufuriani kosechwakore mobedo maliet, ok inyal ting'e kod lweti. Chuni nyaka imany gimoro minyalo make godo ka ikete piny. Gino chalo kaka kalatas mibiro makogodo gini kiketo piny mondo okony lweti kik wang'. Bende inyalo manyo yien ariyo mimako godo badhe koni kod koni ka ikete piny. Kata kamano, inyalo tiyo bende kod chuma ma inyiewo mitiyo godo e mako sufuria.

Gik moko duto mawatimo kaka thano, watimoga e yore ma opogore opogore kendo samoro iyudo ka inyalo time machal kod nga'to, to en otime maber moloyi kendo samoro inyalo chwako chiemo, to en bende ochuako to sama uchame iwinjo ka nga'to wachoni, chiemba nga'ne mit moloyo mar nga'ne, mae luwore gi kaka itede, to kendo chiemo manie tiponi, en mar rabuond waru kendo inyalo tede e yore mopogore opogore, inyalo paye kise paye to inga'de matindo tindo, kaeto itedo kode chips, kata kamano inyalo bende ngade matindotindo to ichiele maber gi nyanya gi kutungu kaeto ichame kamano, bende inyalo kawo waru to iruwo gi chiemo moko to itedogi kanyakla to ichamogi kamano.

Tij puotho ok en gima yot, kendo odwaro jalno ma ogolochunye ne ohol kachiel kod tich matek , bende tiponi nyisowa puotho moro maduong ma nga'to oketo mondo mi opithie kit chiemo moro achiel, mae nyiso ni en jalno matiyo tijni mondo mi oyud pesa emamiyo opithe kamaduong' kamae kendo orito maler kachiel kod ketone pi maber mondo mi one kodongo kendo oyud gino ma odwaro eyie.

Ng'eyn ji gombo mondo gidag e keny maber. Kendo mawinjruok nitie. Katakamano ok inyal ng'eyo jalno ma iyudo mondo idag go. Bende chwanyruok nyaka bedie kata item machalo nade. Kendo e oganda na nitiere mor kachiel kod ilo kuom jogo maneno kodak e achiel. Kendo miaha koyudo nyathi to en gino maber ahinya kendo irwake e dala gi mor ka aachiel kod ilo. Imiye chiemo mabeyo kendo irite ka itimone gimoro amora. Kendo mor ng'eny kata onge gino ma otimo e seche go ma pod e gi nyathi matin nyaka odag kata obed kuom ndalo mang'eny ahinya

Gigo mabeyo, nenoga kata ka nitie mabor, kendo ka in gi paro maliu kata ka in kod lony e yor timo gimoro, ber mondi mi itime ka in kod chir, nikech obiro konyi e kindeni mabiro, e tiponi nitiere gigo ma opithi kendo opithgi e yo makende, oketgi e kasuke mag gelese maneno marieny maber ahinya, kendo mopithie maua kaa chiel kod gigo minyalo chami, to omigi nying' mondik mabeyo, kendo minyalo som gi jogo molony e somo, kata kamano, okochuni ni nyaka inge' somo eka mondo itim gik machal kamae, magi inyalo timo kata ka ok isomo kata inyalo chulo nga'to mondo mi otimgi, bende oketgi kamaler miyo ginyalo ywayo wang' kendo gimoro ji ahinya

Ji duto ok rom. Kendo kata mana tije ma watiyo bende ok chal. Inyalo timo tich maduong' kata matin. Gima ber ni okelo ni pesa. Bende inyalo somo ma iyud tich mar ofs. Kata inyalo timo tije matindo tindo manie aluora. E tipo ni nyiso jatich moro ma owuok mondo mi otim tij loso apiko nikech mano e tich mohero e chunye. Kendo modwa mondo okony godo aluora ne. Kendo oyudo jogo monyalotiyone tijni machule nikech nitiere nyaka jalno ma ni kod apiko no manyalo kelone mondo olos mondo odhi omany godo pesa.

Puonj en gima ber ahinya kendo en gino malong'o ka wapuonjo nyithiwa ka achiel kod jogo ma wadak go e aluora. Nikech mae biro miyo wadak kod kwe ka achiel kod luor. E aluora kata e kwonde ma wadakie ber ka waluoro jogo mosebedo madongo nikech mae biro miyowa gweth kendo biro konyowa e ngima wa makiny. Jodongo imiyo luor ka ikonye kod kom monyalo betie ka oyudo ka ingo to en ochung'. Bende inyalo miyo jaduong' luor ka ikonye ting'o gino ma en godo ka in ionge gima inyalo ting'o to en oting'ore mapek. Bende samoro okwamo odwa kalo kamoro to ok onyal kalo kaluwore gi kaka ose ti. Inyalo konye mondo mi okal kanyo e ka mondo iyud gweth.

Chiemo en gima ber e dend dhano. Kendo ber ka wayude pile ka pile mondo mi wadag ngima maber. Kendo chiemo bende nitiere e yore mopogore opogore. Kaka yor math. Kata e yo no mar tet. Bende nitiere gigo ma wamadho ma mero ji kaka kong'o. Kong'o nitiere jogo mamadho kendo gihere ahinya. Kata kamano onyalo hinyo dend ng'ato. Jomoko bende madhe mana mondo mi gigol paro mang'eny ma gin godo. Kata jomoko madhe nikech gikoso gino ma ginyalo timo. Koro ma e tich ma ginyalo tiyo mondo mi okony gi e ngima gi. Bende nitiere jogo ma madho kongo nikech gi onge jalno manyalo nyisogi ber kata rach mar madho kong'o.

Weche somo osebedo kalokore kinde ka kinde. Kendo ahinya to e wach somo karatase kaka mag gazette. Kendo mae oselokore nikech gigo osebiro mang'eny kaka ong'we yamo ka achiel kod mbui to kata kod radio bende. Mae osemiyo ji ok nyiew karatese machalo kod gazette mondo mi gibed piny gisem nikech gibiro yudo gi ko ae mbui kendo nenogi kata mana e TV. Mae nyiso ni lony bete kendo gik moko lokore odiochieng' kodiochieng'.

Weche mag wuoth kata mag tudruok, osebedo ka lokore kinde ka kinde koae machon kendo ka biro e manyien masani, kendo tiponi, nyiso weche masani mag tudruok e yor mbui, kendo kae nyisoni jal matiyo kod ong'we yamo kata mbuini, ohonge kod pesano moromo manyalo nyiewone data mondo mi oti kod mbui ni, mae miyo tich ma odwatiyo kata wuoyo gi ngama odwa wuoyogo okbitimore kendo inyise kata imiye chik ni kik odonj e mbui nikech ok binyalore.

Adiera en gima ber ahinya. Nikech obiro konyo wa e ngima wa ma wantie. Kendo ka wasiko ka wariambo, en gino manyalo kelo kethruok kendo dhawo e kind jogo ma wadak godo. Bende nitiere jogo mohero miriambo ahinya. Kendo mae e ma gidak godo. Nyaka giwach miriambo e ka gine ni gin kare. Kendo seche moko iyudo ka gigoyo ji nikech ok giwach gino ma oriere kata ka ugoyo mbaka to bang'e odhi owacho gino mopogore. Bende ma e nyiso ni kata ka i ore mondo otim gimoro kata oter wach moro, obiro tero gino mopogore gi miwacho. Mae biro miyo kata tudruok maru ok binyalore.

Oganda mor odak e kor luasi kae, nge'ny gi nikod timbegi kachiel kod chike, kendo ngenygi gombo mondo mi opwonj jogo ma pod tindo, mondo kata bange' kagisenindo, to kik chikegi kachiel kod gigo mane obedo kagitimo olal nono, kendo e tiponi, nitiere jalno mapuonjo nyithindo chikegi machon, kendo odawani mondo kata ka bange giseaye piny to mondo nyithindgi kachiel kod jogo mapod rowero othi mbele kod gigo ma gisebedo ka gitimo

Oganda luo nitiere kod chikegi, kachiel kod timbegi, kendo mae en gima ok nyal loki, e kindego machon, negin gi jogo ma giketo kata mogisebedo madongo' manenyalo koronegi koth, kendo chungone gi masiche, mae negitimo kagithie gode, kendo gilemo kata giwuoyo gi nyasachgi kaluwore kod gino magidrwaro, kendo bende sechemoko, neginyalo yango' thiang' mosebedo maduong', kachiel kod rombo mondo gi migo nying nyasachgi duong' kendo sechego kane hiro wuok neginyalo luongo' nying' nyasaye mondo omigi gigo manegikoso.

E ngima ma wadakeni nitiere gigo ma ok inyal tamori. Kata bende ok inyal lokogi, nikech niyudo ka gidhi mbele, makata jogo mane okuongoni e piny bende negisetamo loko. Omiyo nitiere gigo kata tuoche go ma wayudo kane osedhi mbele e familia magwa. Kendo mae miyo ok wanyal lokogi. Gin tuoche moko machalo kaka TB, mae en tuo manyalo wuok kuom ng'ato kendo dhi kuom ng'at machielo ka aluwore kod muya. Kendo ka uriwo kik moko machalo kaka chiemo kaachiel kod bet machiegni. Mae biro miyo uyud tuoni ng'ato ka ng'ato. Bende onyalo bedo ka oluwou koa e nyathi moro nyaka e machielo.

Telo en gima ber ahinya kendo ber ka wabedo kod jotendwa. Nikech gibiro konyowa e paro ka achiel kod ng'eyo gigo matimore kuondego ma wa onge. Nikech ng'eny gi giwuotho kendo gitimo gigo mopogore opogore e pinje go mang'eny. Bende ber kawabedo kata telo e ute kama wadake. Nikech samoro iyudo ka jonyuol nyithigi ohingo wi gi nikech gi onge gi paro maliw mar telo ne gi. Kendo telo en gimaber nikech ibiro luori gi ji kendo gibiromiyi ber ma idwaro ka ok ichayogi.

Somo en gima long'o ahinya nikech ka isomo , ibiro yuod tiegruok e yor weche mopogore opogore. Kendo nitie kata jogo mosomo mondo ging'e gigo ma otudore kod yien. Bende wayudo kae e tiponi ka opidh yieno e yor malong'o kendo e yorno mayot. Mae en gima ber e alwora nikech yien biro miyo alwora neno maber kendo birokelo tipo ma ng'ao nyalo yweye sama chieng' ng'enye. Bende ok oti kod pi mang'eny nikech olose e yorno mar ng'ama ong'eyo. Kendo inyalo olone pi matin mondo odongi. Kata samoro inyalo chuoyone mana chupa mondo mi pi matin no otigodo e tiende.